entoki naji drip irrigation ena, ore enaa naa entoki nabukokinyeki enkare ilchambai too nkuapi nemesapuk enkare, ashu enoshikata nemigira eitengemea duo oleng' enchan. naa enetipat ena siai amu ore inkaitubulu inonok pookin naa kepuo aatum enkare, nebulu aitobiraki. keisidai sii amu ketum enkare nadupa neaku metum aikata enkure. entoki ee maana naleng' ena na ore tenkop ang ena oitoi enkoitoi sidai oleng' nagirae aasishore ebukokinyeki ilchambai enkare, neaku nejia eikununo ilomon tenkop ang'

eramatare ena oonkishu tenkoitoi naji zero grazing. ore temurua ang ashu tenkop naingwaa nanu neme inji ikununo eramatare oonkishu. ore inkishu naa kebolori ake nepuo adaa oopeny ,nepuo anya nkujit openy. tenajo sii aingor ena kiteng naa keisidai oleng . ore ena kiteng ijo duo kitayu esaiwal naa kuna kishu taata enyori oleng .amu ore kuna kishu naa keyau orkilo , neeta emwa , neaku nkishu emaana kuna oleng.

eitu aikata nanu aas ena siai .ore ena siai naa ene unoto oormatunda loji cucumbers . ore kulo matunda nemekumok duo oleng tenkop ang .itu duoshi adol oleng euni ,naa ijo dii ninye mikinyor oleng . nkuti tokitin osil naijo duo emitamelok endaa oleng. niaku nkilani onkera mikinyor

ore kulo naa hoho ore kulo matunda naa kepik duo oshi endaa pee etamelok endaa, neisho naaji orkiti shamie, neaku irmatunda sidan kulo oleng'. ore kulo matunda teneitobiri naa keuni tolchamba, nepiki naaji matejo irkeek nepiki enkare ashuu eyanyuni enkare enchan, nebulu ninche neaku irkeek sidan oleng'. neaku irmatunda kulo sidan oleng' naa nejia naa enkoni teneuni. naa esiai sidai ena oleng amu ore kulo matunda teniun naa keetae osokoni laa ready. keetae ready market neaku intayu ake tolchamba nimir anaa impuka naa keyae oleng' nepuoi naa itobirie indaiki.

ore ena toki kejiduoo inkilani onkera amu kajo taa ke burger. naa enkutuk ake abol paa kayietaki .nayonyonyu amu ijoketii orkiti dung'oti le nkiring'o . nanya polepole , polepole, ata kunda puka natii shumata nanya mmuj. haij ore entoki naijo emayiolo naijo ena natii abori ,nemayiolo taadii ajo kaji aikunakino ena ,ashu kaonyu ake pookin naitushulaki ele dung'oti lena kiringo. nanya polepole. niaku kajo ke burger ena naa meetae ake enkae formula nainosieki , enkutuk ake ibol nionyu ,ninyaal ,niijoo .neaku naa lelo omon naji nanu aidim atejo eimu naa ena toki nadolita tene.

ore ena toki naa enkiberiti . ore entipat enkiberiti ,naa ninye duo oshi inokieki enkima . niaku ene tipat enkiberiti oleng amu kinokieki enkima neas dii ninye nkulie baa . ore ninye enkima naa kinoki enkima too wuejitin naapashari ashu too wuejitin kumok oleng. indim ainuaa enkima tiang ingira ajo sinanu naaa ayierisho ,niyier indaiki napaashari ,nindim ainuaa enkima tialuo ingira apej takataka .indim sii ainua enkima ajo naa sinanu naaa tewueji e welding ingira apej ilchumai .niaku ore enkinuata enkima naa embae etipat oleng amu indim atupukoi tenimiata enkiberiti .niaku aisidai enkiberiti oleng aiko nejia.